Ka aneno gini, gima birona e paro en yiero mane otimore e higa alufu ariyo piero ariyo gi ariyo kendo aparo kaka ne oti gi mbui e yierono. Ekindego kendo, ogai mar ODM moluor Raila Amolo Odinga ne otero duoko mar yierono ekar ng'ado edoho doho maduong' kokwedo kokwedo duoko mar yierono. Kendo jatend jatend jong'ad buche maduong' notamre kwayo mar ogai mar ODM no kendo ne owacho ni yiero ne otim eyoo makare.

E kinde mang'eny, boma ma Nakuru ema osekaw kaka kama nitie kwe, kendo kama oromo dakie, moloyo bombe madongo dongo kaka Nairobi gi Mombasa, mae biro niwach jomodak kono tin ,kendo seche ma ng'eny, kama ji tin ye, timbe mag anjawo bende dwogoga piny. Kendo boma ma Nakuru, en kamokuwe niwach ohala motenore gi pur, kendo wuoth miyo bedo kama kare, kendo kamo kuwe dakie,.